Ah ore entoki nagira aasa tena pisha, naa kadolita ajo, kadolta olee obo, tenebo naa wentomononi, egira aikesisho na ninche tolchamba lenye, eh egira aing'uraa naa nena tokiting' enye apa natuuno, naa pee ikes.

ore ena siai naa nalio tena pisha naa esiai eunore oorkeek. naa isapuk ena siai te nkop ang kuna olongi, eunito irmaasae irkeek. inepu ake irmaasae naa egira aaun irkeek. amu isidai irkeek, kitobir enkop, keeku keetae iloipi ootonieki, naa keyau encham, nitobir naa ina kop natii lelo keek, ashu ina kop natuunieki. neeku ebae sidai ena oleng.

ore naa ebae naloito dukuya tena pisha naa eunore oormatunda.aa irmatunda taa kulo ooji paipai, naa sidan taaa kulo matunda oleng. sidan oleng te biotisho ooltunganak, sidana amu keret osesen. keeta vitamins ooponiki osesen. neeku ebae sidai ena oleng' naa kitishipisho oleng te ramatere olosho onooltunganak.

adolita ajo etiioltungani otii ena pisha, ogira adung'u osuguroi, naa ore ele shani oji osuguroi naa keisidai oleng'.amu kebakishoreki toormaasae, naa keeta dupoto sapuk oleng te biotisho, oteramatare ooltunanak, neeku olchani sidai oleng',ogira ele tungani aitayu, ilo naake pee elo aasishore too nkoitoi naapaasha.

ore taa tene naa kadoolta oltungani otii olchampa, naa negira anya irmatunda le nkabila naji apple naa ore pee adol ena ore entoki nalotu damunot aainei, ashu entoki nadamu tenaas ena siai, naa enkiremore e kulo matunda enkabila e apple.

ore ena siai eunore e pilipilihoho nemesapuk oleng temurua ang, ore ilairemok leina alo enkop ang' ,nemesapuk esiai, ashu enkiremore naa enaa bila edaa. niaku eitu oshi ayiolu enkremore ena daa. ena abila naa.

ore kuna nadoolta tena pisha naa poosho. ore ormarenke latoningo lekuna poosho. naa keji isidan oleng aalang inoshi naado amu ore kuna naa inoshi naaji yellow beans na ore eninko pee itum kuna, itur ake olchampa lino airem, ninyiang'u inkaitubulu enye, niun tolchampa, naa nikuroki, niremoki te rishata oolapaitin okuni ashu oong'uan. ore pee ebaya ine wueji nilo naa aikesu. nitum impoosho inono sidain oleng.

ore entok,i nalotu idamunot aainei tenidol ena, naa kelotu eramatare oolukunguni, amu kadoolta tene ajo edaa sidai oleng ena. etii naa orgali netii naa nkiri oolukunguni, idoolta ajo ketii nkejek oolukunkuni ene wueji, neeku kaitadamu naa eramatare oolunkuni. naa keeta dupoto sapuk oleng ina siai, amu keidim inaduoo luknkuni aatoi irmosor, nimir iladuoo osor. idim isii atimira nena lukunguni ake sapukin. nidim ateyiang'a anaa ena teyiang'aki tena pisha.

ore entoki nagira aasa tena pisha naa ekata apa natudumutua irkijenani maandamano te kenya. egilunore ninche entoki naji finance bill. neeku ore ake pee adol ena nadamu olapa leile lelde ari apa otulusoyie, eetae naa apa ilo oidikidiki sapuk, egirae agilunore nena sheriani torok esirkali. neeku ore pee adol ena nadamu, iltunganak apa ootaaraki, ootanang'a apa ninche ena siai.

ore ena nagira aendelea tena pisha naa adoolta naa inkakwetak are. olosho le kenya. erikito enkerai naji faith kipyegon, naa ore ena kerai, ashu ore kuna kera pokira are egira oshi aiwakilisha kenya. too nkwapi eboo, tenkata naa naatae ina kwetata naa oshi napuo ninche aakwet. keret ina olosho amu keyiolouni tenkop musima naa kitumiya sii aaret irmareita lenye ailepunye.

ore taa kulo naa ilarikok naa loonkanisani e katoliki. naa ore entoki napuonu damunot aainei tene, naa inkatitin oshi naapuku ninche anaa kanisa, nepuonu aikok. neutaa sirkali too baa naasita tiatua naake ibaa naipirta eramatare olosho, neeku ina adau tenadol ena pisha.

ore naa entoki nalotu idaunot aainei tenadol ena naa enkitegenare oolopisaani loontimi, ashu naa le kenya forest service .neeku ore entoki nagira aendelea tene. naa enkata oshi ena naidipa enkiteng'enare enye ashu training .neeku naa kegirae aaboloo tene, pee etumoki aashomo aataas isiatin, nepuo naa aitumia ina ngeno nanotito te training niaku etaa tenakata ninche tiari pee epuo aasisho ashu pee epuo aasaki, olosho naa esiai. neeku ina rishata naa enye oshi ena egira aipang'.